Harĩ tũtemu twa thamaki, rigicĩria, na ũhakĩre handũ hega nĩguo maaĩ matikae gũthũka. Namo matangi ethera makunĩko, kana kĩndũ kĩngĩkunĩkĩria itangi, naho nĩũndũ wa kũmenyerera o maai macio matikae gũthũka.

Ota mũrwaru ũrĩa ũngĩ, wĩna gatema, ũkwanjia na kwĩyandĩkithia, thutha wa kwĩyandĩkithia, ũgũcoka ũtarĩrio harĩa hangĩ ũgũthiĩ, na he ndagĩtarĩ ũrĩkũ, na nĩ megũkuonereria.

Ĩĩ, icigo-inĩ cia mũingĩ ciana citu cĩ na ũgitĩri, nĩ tondũ kaingĩ ciana ciĩ mũingĩ-inĩ ikoragwo na aciari ao. Ona mũingĩ-inĩ ũcio, nĩ kũrĩ atongoria macagũrĩtwo ta andu a nyumba kumi, na kũrĩ o na borithi na kanjũ. Koguo ĩĩ, ciana citũ nĩ ngitĩre mũingĩ-inĩ.

Harĩ ũrĩithia wa thamaki, kũgetha nĩ gũkorwo na thamaki nene ng'ima na nginyanĩru wega, ũgagĩciruta harĩa ũrĩithagĩria ũgagĩtiga irĩa nini ũguo nĩguo tũngĩta kũgetha gwa thamaki. Na moguni ma kũgetha thamaki nĩ atĩ no wendie thamaki icio ngima na nene ĩrĩa waruta harĩa ũcirĩithagĩria na watiga irĩa nini nĩ ũkũhota kuona mbeca ciaku irĩa igũgũteithia mũtũrĩre-inĩ.

Hĩndĩ ya ng'aragu ya ihinda iraya arĩmi nĩ macenjagia mĩrĩre yao. Ũgakora mũndũ ta warĩaga maita matatũ harĩ mũthenya aranjia kũrĩa maita merĩ harĩ mũthenya ona kana rita rĩmwe.

Maũndũ ma bata magĩrĩirwo kũigwo harĩa ciana ithomagĩra ciĩ mĩciĩ-inĩ yao, nĩ kĩndũ ta gĩtĩ na metha nĩguo mone ha gũikarĩra na ha kũigĩrĩra mabuku mahote kwandĩka, na macoke maigĩrwo handũ ha kũiga mabuku mao.

Nĩgũo kũnyihia mahinda marĩa ciana itindaga ikĩrorera Tv no ũnyihanyihie na kũreka ciana ihie ĩgathake na ciana iria ingĩ na no ũmere kaingĩ makorwo magĩthoma na ũgũo kũnyihanyihia mathaa marĩa makoragwo makĩrorera Tv.

Ndona ũndũ ũyũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ, nĩ njĩra ĩmwe njega ya gwetha mbia, mũno muno hari andũ ethĩ, na andũ arĩa matarĩ mawĩra, no mahote kwiyandĩka, ona gũkorwo andũ no mateaga mbia, no ũkeyũmĩrĩria, ũgacoka ũkona kĩndũ kĩega harĩ wĩyũmĩrĩria na gũthiĩ na mbere ũtegũkua ngoro. Koguo ũrĩa nyonaga, nĩ njĩra njega ya gwetha mbia.

Ĩno nĩ bara, ĩtarĩ njake, ĩtarĩ nginya kagoto, ĩitĩtwo mahiga o handũ na handũ hatigithũkanĩtio na hanini, magũcoka maharaganio, na maigananio, kwagĩrithio bara ĩyo narĩ.

Rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ, harĩ ithimi nyingĩ mũndũ athimagwo, ta ũrugarĩ, kana thakame nĩ haicu, kana cukari wĩ igũrũ, ona ningĩ thakame ni ĩthimagwo.